ore pooki ngae oiremisho netum endaa .ore petum endaa netum ainosa .nidimi awaita ina daa nemiri tosokoni. ore pimir tosokoni nitum iropiyiani. enyor oleng ena siaai iltunganak oota enkidimata aijo taa iloota impisai.

elio tena pisha nkulupuok elioo teningor aitobiraki ntokitin naijo intona olchani logira abulu naa teningor sii nenyaanyukie irkurt oidimi aitotiyie inkukui

Ekeji ele shani osuguroi. ore ele shani loji osugroi naa olchani sidai oitumiae laa kidimi atokie eilata naa ormairo sii .tenibung oltungani enkiroket naa kidim atooko. teneata oltungani mashilingi naa keelie ine wueji nishuyie.

Enatikino neeta oltung'ani enkipande, enake namba enkipande enye telukunya. Enare si neeta emashini naijo computer ena kesimu sapuk, nelo alo aing'oru Internet anake bundles. Nejing' e-citizen alo aisajili keon.

Ore eton itu igeri ena ake ishori oltung'ani orkibarua ashu esiai, enkampuni ena keneserikali, naa etemi kwanza ilo tung'ani. Ore ele tung'ani otemitai, naa keji olotemi, ore ele oishooyo entemata elo alo ajurr ele tung'ani neyiolou, naa keji olotemisho

Ing'asa aing'oru ilchoreta loltau, ing'óru iltung'anak liasishosho tenebo, te nkambuni nabo pee itum aikilikuana tenaa kekitumoki aitasheki. Ore peeiruk nidumu nambai o nkipandeni enye, nidumu nkaarn enye nikisignaki ajoki kekipuo apuo aitasheki.

ore enaiposha naa ninye esapuk oleng te moikwape olosho le Kenya naa enaiposha naji lake Victoria ninye enaiposha sapuk

teniyieu nibol account nishumie iropiyiani naa ing'as ayiolou ajoo kaa benki esidai...Etaii account nikindim ataboloki benki ee kcb okulie kumok ake nidumunye nilo ina benk i nilo aikilikuanu enikoni eniyieu enibol

Sidai endaa oleng' nabulu tenkop. Ore pookin tung'ani oyieu endaa naa mpaka na keturisho. Kadolita ilmatunda oomelok. Ore endaa teniun, ekiindim aitotio, mee impaka nilo enkinyang'a pee iindim ainosa endaa

Eireem iltung'anak enkop eng'asa aitobirr neyauni oltarakita nepiki miremo nitokini ayau iltung'anak minyiaki aitobiru bets wore te muda dorop neyauni ilmatunda neyauni apiik enterit nebukokini enkare olchamba naijio enatuturuoki ena kenyuni enchan metasha petumi kulo matunda

Endaa ena nalelek eunoto, keji ninche impoosho. Kelelek oleng' eunoto enye. Kiremi enkop, nepiki. Sidan si kuna poosho sikitok oleng'. Menyaanyuk onoshiake poosho kulie nado. Naa enyor iltung'anak kumok, tenteraki meeta gas.

Ekedung'i oltung'ani impisai kumok oleng',teneitayu iropiyiani te M-PESA, apik ebenki. Kumok nena ropiyaiani, kake me benkii pookin, kake keetae ibenkii, nimikindalaki toki.

Enare niata entoki naibungieki naijo orgali arashu ormshele . ore kuna naa nkiri naikaranga esidai nidungdngoki ele ovacado nitumoki taa ina kata ainosa .ore pindip nintoki taa anya irmatunda anaa elde matundai.